Kũgayania mũgũnda tũcunjĩ tũnini, na kũrĩithia mahiũ o ka kacunjĩ na ihinda rĩako, nĩkũgiragĩrĩria, kũrĩithia makĩria ma ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ, o gacunjĩ, nĩkaheaga karĩa kangĩ ihinda rĩa gũkũra rĩngĩ. Ningĩ mũrĩmi nĩagĩrĩire kũrora nyamũ iria ararĩithia mũgũndainĩ wake, na kuona atĩ, gũ nyamũ icio, citikĩrĩte kĩwango kĩrĩa kĩendekanĩte gĩa gĩcunjĩ gĩake kĩa mũgũnda nĩgetha kũgirĩrĩria kũgĩa werũ.

Gĩthomo gĩkĩ gĩteithagĩa, kuongerera maciaro ma mĩmera, tondũ mũrĩmi nĩamenyaga tene, tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmera, na kĩũguo kuoya makinya ma kũhũrana na tũtambu tũtũ, ona ningĩ, nĩ ĩ nyihagia, ũhũthĩri wa ndawa, tondũ nĩamenyaga tũtambi ũrĩa tũngĩruanwo natuo.

Thogora wa irio cia mahiũ nĩ ũbatiĩ gũcokio thĩ, nĩgetha gũteithĩrĩria mũrĩmi kũhota kũhe mahiũ irio ũrĩa kwagĩrĩire, thirikari no ĩteithĩrĩrie kũnyihia thogora wa irio cia mahiũ , na kũheana kĩgĩna kĩrĩa gĩthiaga kũhinyia thogora ũyũ.

Mũtambo wa thirikari wa kũhe arĩmi bataraitha na mbei ya thĩ, nĩ ũteithĩtie kũgitĩra arĩmi kũmana na bataraitha iria itakinyanĩirie iwango iria ciagĩrĩire, tondũ bataraitha ĩno nĩ ĩroragwo ikĩro , na kũ- hakikisha atĩ bataraitha ĩno ĩrĩa ĩrakinyĩra mũrĩmi nĩ ya kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩire.

Mbica ĩno ĩrĩrehe meciria-inĩ ũhoro wa gũthondeka irio, no gĩkorwo gĩ kĩganda gĩa gũthondeka irio ta yoghurt kũrĩa iria rĩthondekagwo, rĩkarehe indo ngũrani ngũrani, kĩmwe gĩacio kĩ yoghurt na indo ingĩ ta maguta ma kũruga na ghee

Mawatho ma thirikari marehaga ũramati wa kĩmawatho ũrĩa ũroraga mĩthemba ya mbegũ, na o hamwe mawatho maya ma thirikari nĩmo maroraga ũrĩa ũteithio wa mbegũ na ũheani wa bataraica ũgũkinyĩra mũrĩmi.

Haragĩria irio kũhũthĩra mĩthemba itiganĩte ya kũruga, wa mbere, nĩhũthagĩra mũtu wa ngano gũthondeka mũgate, ningĩ nĩ hũthagĩra mboga cia mahuti na nyeni, itũngũrũ ona karati gũthondeka irio ici , ona kĩndũ kĩngĩ kĩhũthagĩrwo nĩ Beetroot.

Haragĩria irio ici nagũkaranga mũcere, gũcoka kũwĩkĩra maĩ na gweterera ũtherũke kahora nginya ũhĩe, ningĩ nĩthondekaga nyama na kũmĩtinangia, kũmĩkaranga, na gĩtũngũrũ, maguta, nyanya, na cumbĩ, o hamwe nĩ thondekaga matunda, na ngaiga mwenainĩ wa irio, nĩgetha kuona atĩ irio icio nĩ balanced diet.

Mbica ĩno ĩrarehe meciriainĩ, ũhoro wa ng'ombe na tũcaũ twayo, ng'ombe ĩno na tũcaũ twayo nĩtũroneka nĩ twa mũthemba ũmwe, o hamwe no ĩroneka nĩ ng'ombe ya iria, tondũ ĩna mũkamo mũnene, koguo mbica ĩno, ĩrarehe meciriainĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iriia.